Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ ĩngĩona ũũ nĩ kwenda kũmenya ũria thirikari ĩraneana motungata mayo bũrũri-inĩ kũrĩ aikari a bũrũri. Ũndũ ũngĩrora wega, mũthũri ũyũ wĩna cati nduune arageria gũtarĩria motungata ma thirikari maneanagwo atĩa na harĩ atongoria arĩa angĩ meroreire ũrĩa motungata macio makinyanagerio he mũkenya wa kawainda.

Ĩĩ, nĩ ndĩ ndahũthĩra app ya gava Mkokoni. App ĩno ĩgũteithagia gũthiĩ kwamũkĩra mũtungata mothe mathirikari ta gũcokia macokio ma igoti rĩrĩa ũrĩhĩte, kwamũkĩra mũtungata ta ma honge citiganĩte cia thirikari ta KPA, NTSA na nginya rũni rwa macukuru rwĩtagwo helb.

Kũringana na ũndũ ũria ndĩrona mbicaini, ũrandarĩria atĩ nĩ mũkenya uthiĩte gũtũmerwo mbia thimũ-inĩ yake. Kũringana na ũrĩa ndĩrona nĩ ta arorio namba ĩrĩa egwikĩrĩrwo na namba ciake cia kibandĩ, nĩguo ekĩrĩrwo mbeca ici cithiĩ thimũ-inĩ yake. Mũtambo ũyũ ũthondeketwo nĩ kambuni ya Safaricom ĩrĩa ĩteithagia andũ gũtũma mbia mategũtinda magĩcituma na gũtũma ta parcel.